Ore entoki nagira aasa tene na oltiamiletei sapuk apa otubulua, ntokitin nemeyieuni tolchamba matejo nai ana oltiamiletei ore oltiamiletei na kinyel enkop neayu sii olameyu neaku indim oltungani atudongo tenkoitoi nalelek amu tenijo nai apej nakeeta nkasarani amu kidim osiwuo apawuapai ni splash tekila mahali ninyal neyau enkalo enkima nakidim aikosea kilamaali ore si lchamorere na keyau ndupa pii.

Ore eningo naai pisuma oltung'ani peeyiolou ena esiai eunore naa kisidai naai piing'oru oltung'ani arriyia, oyiolo ena siai nidim sii ilo tung'ani likiutaa toonkoitoi sidan nikiliki vile neuni ilanterera loongabilarin pookin, o vile sii niunisho, terishata naifaa, esaa nimbalilia, otesaa sii nintau intapuka inonok tolchamba osaa nintoosho enkolong', peewoku ashu peeku sidan terishata sidai naakisidai.